Ore eunoto irganayio naa enetipat oleng ,naa ore ake pee adol ena naitadamu esidano eunoto organayio. amu ore irnganayio naa keeta tipat sapuk temanyisho epooki olong .ore enedukuya naa indim atuuno irganayio nimir netumi iropiyiani ,ore pee eidipi anoto ropiyiani naa keitumiyai aasie nkulie siaitin tiatua ormarei. ore sii enkae naa ore irnganayio naa keretisho tenkiboore esiai oomoyiaritin ,neeku eishaakino ake neuni irnganayio pee enyae enaake pee etum oltungani biotisho sidai.

Enetipat iyata akaont naji PayPal tenkaraki tenkaraki entumoto ashu elaata oropiyiani naingua nkwapi eboo. ore ake pooki ngae oota orkasi oinguaa Kuna kwapi eboo, naa meeta enikoni tenerewakini ropiyiani meshomo naa enye ,neeku ibol naaa ena akaont epaypal nibol akaont ino tine nikipikakini ropiyiani ine weji pee itum atipika Kuna ropiyiani olaini .neeku ore pooki nage oosita Kuna siaitin oloingange ashua ormutandao naa kishaa neeta PayPal metaa menyamalu eyieu nelaki ropiyiani enyenak .neeku eisidai ena akaont amu eitelelia esiai oleng ,etaa indim ataasaki esiai oltungani ilakwa naa ekindim aterewaki ropiyiani inonok metii ormakuret.

Ore ena bae naa enetipat teneponu ilarikok emurua ang, aponu ayau maendeleo naret olosho. naa ore entoki naitodolu ajo eyeutua ninche maendeleo naa eshetuni osoit opiki maendeleo nayawuaki ina murua ,neutu sii ajo ngae oyaua ina maendeleo naa kaa rishata eya pee elo aidipayu .naa kitodolu sii ajo kaa maendeleo ina tenaa korbaribara ,ashu enchetata esukul, ashu akeyie entoki pookin nalo aret olosho.

Ore kuna naa iropiani enkop e Kenya. Naa ore kuna ropiani, naa ninche egira aing'oru pooki ng'ai. Ore esiana o kuna ropiani natii ene naa encheta encheta pookin a enkalifu nabonabo. Naa kajo akeninye eiput inkalifuni tomon. Naa ore iata iropiani naba nji, naa indim ataasishore, asie imbaa kumok. Indim ainyang'unye nkishu, indim ateshishore, indim atalakie school fees indim ateretie oltung'ani lemeidim kewon, eas imbaa kumok oleng, neaku inetipat iropiani iata naa keishiakino neitobirari metaa meinyalari iropiani. Aretie iltung'ani, neasieki imbaa sidain, neshumi sii metaa ore temoruao naa intumia nena ropiani pee kiret.

ore ena naa enakrikoni enkampuni naji KRA kenya revenue authority naitasheki esiai esotore ekodi tolosho le kenya, keewuo ninye press aitamok iltungank esiai naipirare esiai e kra naa ore ena rishata naa kegira aiput kra negirae aaliki pooki ngae pee merikino ake, nebau erishata eitu ees ilo kasi, neeku ina ninye esiai nayewuo aas tene wueji aitadamu, iltungnak pookin peepuo aiput kra toosimui enye ashu nkomputani enye pee mepuonunui aosh esile tenkaraki ishiliwate tena bae e kra.

Ore block chain naa teknolojia ebeljia naasishore ninye esiai edigitali nalo aitasheki esiai pookin naipirta elaare ooropiyiani nainyala tepooki ngae. nemeeta oltungani oidim aibelekenya ,ore eniko pee eesisho naa keeta ntokiting naaji blocks naa kitodolu ninche mbaa naapoi aas naa ibungie ninye nabo wekae neyau entoki naji chains, ore ena siai naa isidai ninye oleng amu kees ninye esiai tenkoitoi naibala metaa metumi oltungani olo ajo meyiolo esiai nagira aendelea naa ormutandao loonkomputani egira aitumiyia toontokiting naaji notes. naa keshum ninye ntokiting tenkoitoi naa metii toki nadol ,nemeetae entoki naaidim ainyala nena baa naashuma tineweji .neeku keisidai ena siai amu kibungie nkoputani kumok naasishore ena teknolojia pee etum ashomo ele kasi dukuya tenkoitoi sidai oleng.